Tijni ber ahinya kendo ithoro time mana e sikunde, nikech kumoro amora ma ji some nyaka ji tug be. Nyathi moket aketa gi somo mang'eny ok bi bedo gi paro maliw nikech nyaka ang' nyathino otugi mondo ohew pache nikech tugo ber, kendo sama ji tugoni, ji yudore ji mopogore opogore kendo kata kawuoyo to iyudo kaka inyalo yudo puonj koa kuom ng'at machielo nikech ji paro mopogore kendo ji ong'eyo gik mopogore opogore. Kata kamano tugoni ber nikech tugoni, itugo gik mopogore. Nitiere joma sungore to nitiere jok mamiel. Nitiere miel moko mane deyewa gi kwerewa mielo chon. Koro mielgo ema gimielo ka waparo godo deyewa gi kwerewa chike mane gidakie chon kendo gik mane tayi ji chon. Kendo miendego ne niga gi nengo nikech en miende maparonua chon. Kendo ka ineno kaka miende gi ji mielo, ji mor ga ahinya kendo ji buonjo ahinya nikech en mor, en miel maber kendo moro mamiyo nying ng'ato luor . Kendo sungruok be ber kendo sama ji sungore to girwako lewni ma beyo beyo ber ahinya kendo ineno ka ng'ato okadhoga, to nitiere mich ma imiye nikech ka isekadho ma iloyo to nyaka gwedhi, koro imiyi gimoro mating'o nyingi malo.

Mae en sikul ma mbalariany. Sikul ma mbalariany kae, ok ji ok thor ruako law sikul. Gin giruako mana lepgi mapile magi minyalo dhi godo kata kamoro. Koro kae aneno ka gipuonjore kaka ginyalo tiyo gi kompiuta. Moko be puonjore kaka ginyalo tiyo gi laptop ma mar gi. Tiyo gi gigo ber nikech in iwuon samoro itiyo tij ofis to nitie gik mang'eny ma nyalo tiyo ma inyalo nyisi ni indiki kata otese moko. Koro nyaka ibed gi laptop ma mari ma ang' itiyo godo tije go, kata ka sama ang' idok ot cha kiloro tich to inyalo medo seche ni moko mek ot to itiyo godo tijno. Koro en gima ber ka ng'ato bedo ng'eyo bedo gi ng'eyo kaka onego oti gi gini. Kata kamano tijni ber kendo tich ka tich, tij lwedo ma ka ng'ato ang' yud kaka ochiemo. Kodok ode gi joode, koro kata kamano tijni, anyalojiwo nyithindo mapod somo, gitim atima, chieng' manigi kee. Nikech en kagima ka iwuok e sikul to ichako to ibiro yudo omenda nikech nyaka ang' niyud gik matindo tindo ma ng'ato ang' nodwar ni olosne.

Kae en od thieth, kendo e od thieth nitiere laktar mopogore opogore, kendo gitiyo tije mopogore opogore, koro nitiere moko ma kagibi ma ka idonjo cha to gibioro ng'iyo kaka idhii, gibiro ywecho, gibiro losoni kanyo nikech osuptal ka osuptal nyaka bed maler, kendo nyaka ket ng'ama ang' biro penji, kaka idhii kendo kaka iwinjo kendo en obiro ng'iyo kaka yedhe ni ni kare kendo ka giki ni kare maber, kata kamano mama ma laktrni chal kagima obiro ng'iyo kaka jo thieth ne dhii, nikech ka isebedo daktari to nyaka inee kaka jo thieth ni dhii maber, kendo kaka ngimagi dhii koro in isik idhii ngiyo gii ang'iya, kata kamano laktar nyaka bed ng'atma mor kendo mabuonjo gi jotuo kendo in ijiwogi ajiwa nikech jotuo gin jokma ool ma gingi lit e dendgi, koro in ibedo ng'ama jiwogi saa tee momor kodgi, mabuonjo saa tee kendo itemo nyisogii ni gimoramora ni kare maber gibirochango achanga.